Nĩ harĩ bata mũnene mũno wa gwĩka ũndũ ũyũ tondũ nĩ ũkoragwo ũgĩteithĩrĩria tĩri kũnyita, nĩguo maĩ moka, kana mbura rĩrĩa yahota kuura, tĩri nĩ ũhotaga kũnyita maĩ mau, na irio nĩ cihotaga gũkũra ona gũtarĩ na mbura nene, tondũ kwĩna maĩ ma kũigana makoragwo maigĩtwo hau mĩmera-inĩ ĩyo ya ya irio ici cikoragwo ihandĩtwo kũu. Na ningĩ nĩ iteithagĩrĩria o mũrĩmi akahota nginya gũkorwo na magetha mangĩ tiga mau me hau. Na ũcio nĩ ũkoragwo ũndũ wa bata mũno harĩ mũrĩmi na nĩ akoragwo agĩteithĩka na irio mĩthemba ngũrani o mũgũnda-inĩ ũmwe.

Ũndũ ũyũ nĩ ũkoragwo ũgĩteithĩrĩria mũrĩmi mũno, hĩndĩ ĩrĩa kwĩna riũa. Ningĩ nĩ ahotaga gũkorwo agĩtuĩka wa gũitĩrĩria mĩmera mĩingĩ maĩ o kahinda kamwe. Tondũ nyamũ ĩyo ĩgĩkorwo ĩgĩthondekwo, mĩbaibũ ĩngĩkorwo ĩthondeketwo na ĩkarũgamio, nĩ ĩhotaga gũtwara maĩ kũndũ kũraihu kuuma harĩ ĩrĩ. Ti ta ũrĩa ũngĩitĩrĩria na kabũyũ karĩa gaitagĩrĩria mũmera mũmera ũmwe ũmwe. Haha ũkoragwo ũgĩitĩrĩria mĩmera mĩingĩ riita rĩmwe. Na ningĩ nĩ ĩhotaga gũkorwo ĩkĩhũnia nginya maĩ kuuma na igũrũ ĩkahana ta mbura ĩraurĩra no nĩ maĩ ma gwĩthondekera we mwene ũkoragwo ũkĩhe nayo mĩmera ĩyo. Ningĩ no ĩkoragwo ĩgĩteithĩrĩria mũno nginya kũgunyia tĩri, o harĩa ũngĩkorwo, na nĩ ũkoragwo nginya tĩri ũcio ũkĩiga maĩ ihinda rĩnene mũno.

Mũrĩmi ũrekĩra mbembe yake bataraitha, nĩguo ĩkorwo ĩkĩhota gũkũra wega, ningĩ ĩkorwo ĩkĩruta maciaro mega, kũringana na ũrĩa ĩngĩruta ĩtarĩ na bataraitha ĩno ĩrakorwo ĩgĩkĩrĩrwo. Nyamũ ĩno ĩteithagia mũno mbembe gũkorwo ĩgĩthiĩ naihenya, ĩgahota gũkũra naihenya, ĩkahota kũruta maciaro manene nene maingĩ nĩ ũndũ wa tondũ nĩ ĩmĩkĩraga indo irĩa itakoragwo nacio. Nyingĩ ona mũrĩmi ũyũ ekĩra bataraitha ĩyo, nĩ ahotaga kũmĩrĩmarĩmĩra. Kana okorwo nĩ kũraura, agatigana nayo nĩguo ĩhote kũingĩrana na tĩri nĩguo ĩhote kũrehe maciaro mega mũgũnda-inĩ wake.

Gũtirĩ kĩndũ kĩ kĩrĩ na haũ kĩrĩ nagĩko ciniki-inĩ kana harĩa thambagĩria indo nĩngĩ ngetĩgĩra atĩ nĩ nda nĩndatĩga ndara ũrĩrĩ na ndatĩgĩrĩra gũtirĩ ngũo ci ũrĩrĩ ĩgũrũ nĩngĩ o mũndũ angĩkorwo nĩ a oka nyũmba inĩ yakwa ndĩgagĩrĩra okorwo nĩ magũrũ matĩrĩ na gĩko mũno ndanaingĩra na ĩratũ ciĩna tĩri mũingĩ nyũmba nĩgũo gũkorwo nyũmba ndĩrakorwo na gĩko mũno ta ũrĩa ĩngĩkorwo na kĩo rĩra mũndũ araingĩra na maratũ mena gĩko , ningĩ nongoragwo ngĩmenyerera mũno okorwo nĩ irio cia tĩgara okorwo itikũrĩo okorwo nĩ thũku ĩgakorrwo igĩkĩrwo harĩa hekĩragwo takataka na ĩgakorwo ĩgĩkĩrwo na maratathi nĩ gũo ĩtĩgakorwo igĩita maĩ maũ mathũku nĩngĩ no ndĩgagĩrĩra atĩ nyũmba no ĩra thambia akũhĩ o mũthenya nĩ gũo gũtĩgĩrĩra ndĩna gia gĩko mũno .

Ũyũ nĩ mũrĩmi ũraitĩrĩria mĩmera yake maĩ kũhũthĩra mĩbaibũ kana tekinoronjia ĩyo ĩrĩ kuo ya kĩrĩu ya kũhe mĩgũnda maĩ. Nĩguo ahote gũkorwo akĩgĩa magetha maingĩ mũgũnda-inĩ wake. Ningĩ o ũguo nĩ akoretwo ena matangi me hau ũguo marĩa ekĩrĩte mĩbira maĩ mau magakorwo makiuma matangi-inĩ mau make, nĩguo makorwo makĩmũteithia mũno hĩndĩ ĩrĩa kwĩna riũa. Rĩrĩa andũ arĩmi angĩ matarĩ na ũhoti wa matangi matangĩgetha rĩrĩa kwĩna riũa, we no agũkorwo akĩgetha tondũ nĩ arahota gũitĩrĩria mĩmera yake maĩ, ĩrĩa andũ aingĩ matangĩkĩhota arĩa matarĩ na ũhoti wa kwĩgũrĩra macini imwe cia kũkĩhe mĩgũnda maĩ ta ici ũũ aratũmĩra haha ũũ mũgũnda-inĩ wake.

Nĩ mũrĩmi ũhandĩte mĩmera yake, na ũroneka arĩmaga gũtũmĩra na maĩ marĩa akoragwo acokanĩrĩirie. Hihi no okorwo nĩ maĩ ma mbura akoretwo amekĩrĩte itangi rĩrĩ, akahota gũkorwo akĩmahe akĩhe mũgũnda wake gũtũmĩra maĩ marĩa aigĩte mũgũnda-inĩ ũyũ wake itangi-inĩ. Kana nĩ maĩ marĩa ma mĩberethi. Nĩguo ona kũngĩũra we no ahote maĩ mau mangĩkorwo matirĩ kuo ka nĩ mambĩte kũra hanini, we no agũkorwo akĩmatũmĩra thĩiniĩ wa mũgũnda wake, na irio ciake no igũkorwo ikĩmera ona kwĩ na kĩ. Ona kwĩna riũa we irio ciake no iramera kũhũthĩra itangi rĩrĩ aigĩte mũgũ nda-inĩ rĩa gwĩkĩra maĩ mũgũnda wake. Na nĩkĩo ee mũgũnda wake ũroneka magetha make no mega ona kũhana ũũ o ũguo.

Mũndũ nĩakoragwo agĩkĩra rĩmwe mahuti mũgũnda-inĩ wake nĩgũo ũkorwo ũgĩteithia mũgũnda wake kũnyita maĩ nĩguo ona kwaũra-ĩ maĩ matirora mũno naihenya tondũ kwĩna mahuti mamanyitĩrĩire ningĩ no ũkoragwo ũgĩteithia rĩmwe rĩrĩa mũrĩmi arahanda kĩndũ ta itũngũrũ, warũ ikahota kurĩa ĩkahota kurĩa kũringana ĩkahota mĩri yayo kurĩa tondũ ĩna handũ hanene ingĩkinyĩra mahuti mau marĩa rĩmwe matwĩka ma gũikara tĩri-inĩ matwĩkaga irio cia tĩri kana irio cia mĩmera ningĩ noiteithagĩrĩria mũgũnda ndũkarahe maĩ mũno kũngĩũra mbũra nene tondũ gũkĩrĩ na mahuti ma kũnyitĩrĩra mbũra ĩyo ka makũnyita tĩri ũcio ndũgatwĩke wa gũkuo nĩ maĩ mũno.

ĩno nĩ ngũkũ ĩkoretwo ĩkĩrĩo nĩ thua, irĩa cirĩaga ngũkũ mũno mũno, na irĩa ikoragwo mũciĩ mũciĩ nyũmba-inĩ cia ngũkũ ingĩaga gũkorwo igĩtherio kwa ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩre. Ningĩ gũkorwo mairio maraitwo, na gũtirahatwo nyũmba ya ngũkũ ĩhana o gĩko. Thua ici nĩ ikoragwo igĩũka nyũmba ĩyo ya ngũkũ mũno mũno. To angĩkorwo gũtiratherio, na gũtirahũrwo ndawa ya kũhũrana na ya kũhũrana na nyamũ irĩa ciũkaga kũ mĩrimũ, kana tũtambĩ tũrĩa tũkaga gũthĩnia ngũkũ rĩrĩa ĩĩ nyũmba-inĩ yayo. Na ningĩ okorwo gũtirĩ na ũtheri mũiganu, rĩu ngũkũ itingĩkĩhota gũkorwo ikĩhũrana na thua ici ikoragwo nyũmba-inĩ cia cio.

Ũyũ nĩ mwaraho wa maĩ mbũra ĩngiũra mũno na nĩngĩ handũ haũ nĩharaganũ hatĩrĩ na handũ maĩ maraikũrũkĩra haraganĩte mbũra nĩ ĩhotaga gũkorwo ĩ kĩingĩha na ĩkaĩhũrĩrĩra handũ haũ harĩa hakoragwo hakĩgĩa hakũhana ta iria rĩa gĩa hakagia mĩihũro ya maĩ na mũmere ũcio na wambere ndũngĩkorwo ũgĩkũra wega tondũ wĩna maĩ maingĩ nĩũragirio ũkũre nĩ ngĩnya heho ĩyo ĩraingĩha mũno rĩrĩa maĩ maihũrĩte haũ na ũndũ ũyũ nĩ ũgwati mũno thĩinĩ wa mĩgũnda ya andũ na andũ ainiĩ mabatiĩ gũkorwo makĩ makĩhota gũkorwo makĩ makĩhota kũgĩrĩria ũhoro ũyũ na kũhanda nyamũ kũhanda ria ta nyekinĩgũo rĩkorwp rĩgĩteithĩrĩria rĩrĩa mbũra ya ũra mũno rĩ handũ ha haraganũ rĩ ĩgakorwo ĩgĩ teĩthĩrĩria mũrĩmi.

Nĩ ũtũmaga mĩmera ĩkorwo ĩkĩgĩa maĩ ona nginya rĩrĩa gũtarĩ na mbura njiganu. Ningĩ no ũkoragwo ũgĩteithĩrĩria irio icio ikũre wega itakũcererwo, ningĩ ikorwo igĩkũra irĩ nene mũno tondũ nĩ ikĩrĩ na kĩrĩa igĩbataire gũkorwo ina kĩo nĩguo ihote gũkũra wega. Ningĩ no ĩhotaga gũteithĩrĩria mũrĩmi ndagagĩthiĩ hathara mũno, nĩguo ona kwara riũa, we mĩmera yake no ĩragĩa maĩ ona ona gũtariĩ o ũrĩa gũtariĩ. Ningĩ no ĩkoragwo ĩgĩkorwo ĩgĩteithia mũno gũkorwo na ga space kega ga gũkũrĩra. Tondũ nĩwona hau gatagatatĩ hao harĩ na na mũberethi. Mũberethi ũyũ nĩ ũrahote kũhe maĩ mĩena na mĩena,

Ũyũ nĩ mũrĩmi wĩigĩte ngũkũ, cihana ta cia biacara, nĩguo ahote gũkorwo akĩoya matumbĩ marĩa endagia akahota kũgũrĩra ngũkũ ici baida. Ningĩ ngũkũ ici ironeka irĩ handũ hacagacu, na nĩkĩo ciitĩirwo mahuti nĩguo ihote gũkorwo igĩkomera itige kũheherwo mũno. Ningĩ ngũkũ ici ironeka nĩ ngũkũ iria cia cia kĩrĩu, irĩa cikoragwo ciĩtagwo improved, tondũ nĩ cia, nĩ irĩa kĩenyenji kĩrĩa kĩarĩ gĩa tene gĩkahota kũheo breed ĩngĩ njerũ ĩrĩa ĩĩ kuo, ĩkahota kũrehe ngũkũ imwe njega mũno , na irĩa ina maciaro mega, ũringithanĩtie na irĩa cia tene, irĩa ikoragwo hamwe na thĩna na kũrekia. Ici kũrekia irekagia wega, irũmanĩrĩirie mathikũ. Tondũ ũcio nĩguo wĩra ũrĩa cikoragwo naguo mũingĩ, ti ta ngũkũ cia tene nĩ ikomagĩra, no ici gũkomera itikomagĩra mũno, no no na cio no ikĩrĩ baida tondũ nĩ ikerekagia o mũthenya.

Atĩ ngũkũ ici nĩikoragwo ikĩhota gũkũra na ihenya na nĩikoragwo ikĩgĩa na mĩrĩ mĩnene gũkĩra ngũkũ cia nahau kabere ningĩ nĩirĩ bainda mũno tondũ nĩikoragwo ikĩrekia ohakũhe o mũthenya o mũthenya ningĩ noikoragwo igĩteithĩrĩria mũrĩmi mũno mũno na thumu titorĩa cia tene tondũ itindaga kũrĩa cio kũrĩa ĩrĩaga mũno na maĩ nĩci rĩu kogũo nĩikoragwo na thumu mũingĩ mũno na ningĩ noikoragwo igĩteithĩrĩria nginya mũrĩmi ũyũ na tũmaũndũ tũingĩ tondũ nyama yayo nĩya na ihenya kũringana tondũ nĩ ĩraria mũno noguo ĩrakũra na ihenya ningĩ noikoragwo ĩkĩhota kũrekia na ihenya tondũ ĩkĩrĩ na homoni iria ikoragwo ikĩmĩteithĩrĩria gũkorwo igĩkũra na ihenya kũringana na ngũkũ iria cia gĩtene.

Indo ciake nĩ ikoragwo ikĩhota gũkorwo ikĩnyitwo. Ũkahingĩrwo, ningĩ ũgatwarũo igoti-inĩ, kũrĩa ũbataraga gũikara kũu rũmande, kana ningĩ ũkerwo ũrute mbeca irĩa nĩguo gũkorwo ũgĩtĩkĩrio kuuma njera ĩyo. Ningĩ nĩ ũkoragwo indo icio ciaku ndũngĩhota gũciendia nĩ cikoragwo ikĩoywo nĩ thirikari, Ikoragwo moko-inĩ ma thirikari. Ningĩ no ũkoragwo ũkĩaga mahinya mamwe ma gũkorwo ũgĩtwara indo icio ciaku, tondũ no nginya ũrĩhĩre magoti marĩa mabatiĩ gũkorwo ũrĩhĩre nĩguo thirikari ĩrekererie ũthiĩ na mbere na mbiacara yaku.

Hĩndĩ ĩrĩa thirikari yakoretwo igĩtũrehera bataraitha ya raithi na irio cia raithi, twabanga raini andũ amwe makĩimwo makĩaga kũheo indo ici ciarĩ mareherwo nĩ ũndũ wa kwaga mĩbango mĩigĩrĩrĩku ya gũbanga raini. Andũ nĩmakorirwo makĩrakara mũno mũno nĩ kwaga indo ici na cairehetwo nĩ ũndũ wa ũhoro wao. Ningĩ o indo ici arĩa maheirwo amwe nĩndaigwire makĩnegena makiuga ati, rĩngĩ bataraitha ĩno ĩna mahiga. Ndĩrahota gũkorwo ĩgĩteithia irio no gũthũkia ĩrathũkia. Okorwo nĩ ta irio ici itirahota kũhĩa mũndũ aruga. Rĩu ũndũ ũcio nĩ wagiire andũ aingĩ mũno na andũ aingĩ matiakenirio nĩ ũhoro uyu. Ona niĩ ngĩigua okorwo nĩ ta kũhanda indo ici waheo itiramera. Okorwo nĩ ta mboco nĩ ĩraikara mũno nginya ĩngĩgakunũka nĩ gũkorwo ndiũĩ ikoragwo ciĩkĩrĩtwo kĩmĩko ĩrĩkũ.

Ici nĩ ici nĩ mbata irĩa ikoretwo ikĩrĩithio mũno nĩ andũ aingĩ nĩ ũndũ wa hihi ũrĩa ikoragwo ikĩhota gũciarana naihenya thutha wa kahinda kanini. Ningĩ nĩ ciendete handũ hena maĩ, kũguo haha handũ haroneka hihi hangĩkorwo hena maĩ me hakuhĩ nao, tondũ nĩ ciendete mũno gũthambĩra maĩ-inĩ. Ningĩ nĩ cikoragwo ikĩenda kũrĩa mũno nyeki, kana mahuti ma ngirini o o ngirini nĩguo makorwo ikimateithia mwĩrĩ-inĩ wamo. Kũguo haha handũ no nginya hakorwo hihi nĩ haruru wega, hena tũmaĩ, no mahote kana mũtoro mũingĩ ingĩhota gũthiĩra kuo igĩthambagĩra kuo, tondũ ni ciendete mũno nĩguo ihote hũthiĩ na mbere na maica ma cio.

Ũrĩmi wa ng'ombe nĩ wa bata mũno mĩtũrĩre-inĩ ya andũ aingĩ mũno mũno matũra-inĩ maitũ, mĩciĩ-inĩ itũ tondũ nĩmakoragwo magĩtũteithia na njĩra nene mũno ta iriia. Iriia nĩ tũhotaga kuona kuma kwĩ ng'ombe. Iriia nĩrĩhũthikagĩra rĩmwe mũciĩ kana rĩa mbiacara ũkendia, ũgakorwo ũkĩona mbia ciaku ciakũrĩhĩra okorwo nĩta mwana cukuru, okorwo nĩkũgũra irio nĩũndũ wa iriia rĩu. Ningĩ iriia rĩrĩ nĩ rĩthondekaga maũndũ maingĩ, nĩrĩthondekaga ta yogati, indo ingĩ citũmagĩrwo mwĩrĩ-inĩ nginya cia gũthondeka nginya mairio mĩthemba mĩthemba. Iriia rĩrĩ no rĩgĩkoragwo rĩgĩteithia mũno mũno. Ningĩ ona thumu waguo no ũtũmagĩrwo mũgũnda nĩguo kũhota kũrehe maciaro ma irio mega, ningĩ no ũhũthagĩrwo nginya kahũa-inĩ, okorwo nĩkũrĩa karĩ kahũa nĩguo kahote kũguia thumu ũcio gakahota gũciara na mũciarĩre mũnene mũno. Thumu ũyũ wa ng'ombe nĩ ũrĩ ũteithio mũno na ningĩ ng'ombe nĩ ĩrĩ ũteithio kũrĩ mũrĩmi wa thikũ ici tũrĩ, nĩirahota gũkorwo ikĩmateithia.

Mũndũ o wothe ũrenda kũiga mĩthemba o ũrĩkũ wa nyoni, abatiĩ gũkorwo na kĩũmba kĩega. Nyingĩ nĩ abatiĩ gũkorwo agũrĩte irio irĩa arĩheaga nyoni ici. Tondũ ningĩ ũngĩkorwo ũtarĩ na irio, ndũngĩhota kũiga nyoni ici, tondũ nĩ irenda kũrĩa, na no irenda gũkorwo igĩthiĩ na mbere na gũtũra, nĩ ũndũ wa kũrĩa. Ningĩ nĩ ibatiĩ maĩ matheru. Ona ningĩ nĩ ũbatiĩ kũmĩakĩra handũ ĩrahota gũkorwo ĩgĩota riũa rĩega mũno nĩguo ĩhote gũkorwo ĩgĩkũra na ciĩga cia cio cia mwĩrĩ ihote gũkorwo igĩkũra. Ningĩ nawe ũkorwo ũkĩhota kũgĩa maciaro mega na mena hinya. Ningĩ o mũrĩmi o ũyũ ũrenda kũiga nyoni nĩ abatiĩ gũkorwo ambĩte akethuthuria wega, akamenya hihi nĩ ndĩrĩonaga irio cia kũheaga nyamũ icio o mũthenya? Angĩkorwo nĩ akuona rĩ, athiĩ na mbere na ũrĩmi ũcio wa nyoni ici.

Ĩno gwitũ tũmĩtaga greenhouse, ĩrĩa ĩkoragwo nyũmba ya kũkũrĩrio irio naihenya mũno. Nyingĩ nĩ ĩkoragwo ĩna kaũrugarĩ karĩa gatũmaga irio ici ikorwo igĩkũra naihenya. Ningĩ ona wekĩra maĩ matikoragwo ma kũhota kũthiĩ nariũa naihenya tondũ wa kĩnyamũ gĩkĩ gĩkoragwo kĩhumbĩrĩte nyamũ ĩno kamũgũnda gaka ũkoragwo ũgereti ũkoretwo ũkĩrerera indo ciaku cia kũhanda. Mũno nĩ kahandagwo haha hoho, kana nyanya, nĩguo gũkorwo igĩtũma iciare maciaro manene, na nĩkĩo itikahutio nĩ ta kaheho kana mbaa, kana nginya nyingĩ itagĩgokorwo igĩthũkio nĩ riũa rĩnene.

Mbũri nĩ cia bata mũno mĩtũrĩre-inĩ iitũ. Ningĩ mũno gĩcagi-inĩ gĩa gwitũ ona matũũra-inĩ, nĩ ũkoraga mbũri nĩ ĩrĩ iriia rĩrĩa rĩkoragwo rĩgĩteithia andũ na rĩrĩa rĩkoragwo na hinya mwega mũno nginya wa ciana ũkahota mwana angĩnyua iriia rĩa mbũri nĩ akoragwo akĩhota gũteithĩka mwĩrĩ. Ningĩ nĩ ikoragwo na thumu mwega mũno mũno, ũrĩa ũtũmĩkagĩra o mĩgũnda-inĩ iitũ. Ningĩ mbũri ici ciaciarana, ũngĩendia no ũkorwo ũkĩona mbeca. Na bata wa mũrĩmi mũno, nĩ akorwo atĩ nĩ arona mbeca, nĩ arona thumu, nĩ arona iriia ta rĩu, na ndarahota gũkorwo akĩgũra iriia tondũ ena mbũri. Ũcio nĩguo ũndũ wa bata mũno harĩ mũrĩmi wa rĩu.

Gĩkĩ nĩ kĩganda kana store ya kũiga irio, irĩa icokaga igathĩo igatuĩka okorwo nĩ ta mũtu. Okorwo nĩta mũcere ũgathondekwo, ũgekĩrwo ũkahota gũkorwo ũgĩtwarwo mathoko-inĩ. Gĩkĩ kĩroneka gĩ kĩganda kĩnene, gĩa gũkorwo gĩkĩoya irio icio, gĩgacithondeka kũrĩ nyamũ irĩa kĩrenda gũthondeka igakorwo igĩcirekereria kũrĩ andũ a rũrĩrĩ nĩguo mahote gũkorwo makĩrĩa magetha magetha mao.

Wa mbere abatiĩ kwamba gwetha tĩrĩ ũrĩa arenda gũkorwo agĩkĩra maratathi-inĩ ũyũ, atukanie na gathumu kanini, kana gabataraitha. Acoke ekĩre tĩrĩ ũyũ maratathi-inĩ maya. Arabu ekĩra tĩrĩ, acoke akorwo agĩitĩrĩria tũmaĩ, nĩguo gũkorwo ũgunyĩte. Ningĩ acoke akorwo akĩhanda o karatathi-inĩ, akahanda kamũtĩ kamwe kamwe. Ningĩ arĩkia kũhanda tũmĩtĩ tũu, kana kĩrĩa akwendaga kũhanda maratathi-inĩ mau, acoke aitĩrĩrie maĩ, atigĩrĩre maratathi mau nĩ mahutia maĩ, nĩ maingĩria maĩ maingĩ. Na akorwo agĩkĩra tĩri maratathi-inĩ nĩ akwambĩte atũra marima magũtũma maĩ mau maume na nja. Tondũ maĩ mangĩcoka maihũre hau ũguo iratathi-inĩ rĩu, matigũkorwo magĩteithia mũmera, tondũ karatathi nĩ gũthũka gegũthũka.

Ũndũ ũyũ ndĩũthũire mũno, tondũ nĩ ũkoraga rĩmwe andũ nĩ maraikia indo imwe, ta wacenjia mwana, ũgaikia nyamũ ĩyo hau ũguo, na nyamũ ĩno ndĩngĩgĩtuĩka ya ya kũrĩo nĩ tĩri, kana gũthira biũ. Kũguo nyamũ icio ciihũranagĩra hau, ikahana ũũru. Ningĩ maratathi mamwe matihotaga gũtuĩka atĩ no makorwo magũthira biũ, kũguo nĩ gũthukia makoragwo magĩthũkia handũ. Okoro nĩ mairio, magatukanio na maratathi, handũ andũ magatigithũkania. Okorwo nĩ maratathi, makaigwo mwanya. Okorwo nĩ mairio mau matigaru makaigwo mwanya. Ningĩ nĩ ũũru mũno mũndũ gũkorwo aigĩte nyamũ ta ĩno nja ya ngĩti yake, tondũ ona nĩ kĩonereria kĩũru nĩ makĩ, nĩ mandũ. Kũguo matikoragwo marĩ na mbeca njega mũno me handũ.

Nyoni cia mũthemba ũyũ nĩ irĩ bata mũno kũrĩ rũrĩrĩ rwakwa nĩ ũndũ wa mbere nĩihotaga gũkorwo ĩgĩkwĩra kwĩna ũgwati, kwĩ mũndũ mũgni woka gũkũ ũciĩ ũyũ na ti wa gũkũ, ũgakorwo ũkĩrora nũũ ũcio ũroka. Ningĩ no ĩkoragwo ĩgĩkũhe nyama ĩrĩa ĩkoragwo thaka mũno thĩiniĩ wa nyamũ ĩno na no ĩhote gũkũhe mbeca, ingĩciarana no ũhote gũkorwo ũkĩendia, ũkenderia mũndũ ũkona mbeca kuumana na nyamũ ĩno. Ningĩ no ĩkoragwo ĩkĩrekia matumbĩ marĩa nĩ mathaka mũno mũndũ akĩria na nĩ marĩ bata mũnene mũno mwĩrĩ-inĩ wa mũndũ.

Mũno hĩndĩ ya thigũkũ nĩũndũ nĩgũkoragwo na andũ aingĩ mokĩte gũcera. Nĩmahotaga gũcenjia yani mĩikarĩre ya kũríĩ ũikaraga no ũrĩa mũndũ ũngĩ aikaraga ũkahota gũkorwo ũgĩthoma ũrĩa ekaga, ũrĩa wee ũtekaga. Ningĩ no ũkoragwo mũkĩhotaga gũthiĩ okorwo nĩgũcera na kũu ũguo mũkona nyamũ cia gĩthaka tondũ nĩigĩkoragwo kuo, ningĩ ũgathiĩ ũkona kũrĩa raini ya bũrũri ũkoragwo ũhetũkĩrĩte. No ũkoragwo ũkĩona ngina mĩgithi ĩkoragwo mĩingĩ hĩndĩ ĩo nĩũndũ wa kũrehe andũ aingĩ kuma na kuma na kũu taũni-nĩ makamarehe kũu gĩcaginĩ. Ũndũ ũcio nĩ ũkoragwo ũgĩkenerera mũno andũ.

Nĩ harĩ bata mũno tondũ thirikari nĩ ĩkoragwo ĩkĩrekereria indo cia raithi iria mũrĩmi wa thĩ ndangĩhota kwĩonera na nĩkoragwo makĩhota kũgũra kuma macitoo maya ma thirikari tondũ okorwo nĩ ta bataraitha ta ĩno, nĩ ĩkoragwo ĩgĩteithĩrĩria mũno irio igĩkũra. Ningĩ no ĩgĩkoragwo ĩgĩtethia mũrĩmi mũno akĩrĩma irio ciake.

Ũyũ mũgũnda tondũ nĩ mwaraganu, mũrĩmi abatiĩ gũkorwo akĩrĩma, arĩma amunye maria maya mothe marĩ kuo, macoke makorwo makwarwo mĩraininĩ nĩguo gũtigĩrĩra atĩ ona mũgũnda ũyũ ona kũngiura atĩ ndũngĩaraha maĩ. Ningĩ no ũgũkora irio ikĩmera wega tondũ nĩ igũkorwo ikĩgucia gathumu kau karĩ mahutinĩ mau. Ningĩ mahuti mau mahota gũkorwo makĩhĩa biũ, nĩ makoragwo magĩteithia mĩmera na kũruta indo cia bata harĩ mĩmerainĩ ya mũndũ mũgũnda-inĩ.

Nĩ mĩega, thĩna no harĩa mũrĩmi arakorwo agĩtio igooti rĩa igũrũ mũno. Ũgakora rĩmwe ona arona ũrĩa atwarire kĩndũ kĩu nja wa bũrũri, nĩ kĩramũrĩa mbeca nyingĩ gũkĩra ũrĩa gũkĩra ũrĩa angĩendirie bũrũri-inĩ wake. Ũguo hau nĩ harakorwo hakĩhinyĩrĩria mũno mũno mũrĩmi, arĩmi arĩa aingĩ. Na no korwo thirikari no ĩhote kũrora maũndũ mamwe ta makũengutia magoti mamwe marĩa manene manene. Na macoko makorwo makĩiguĩra mũrĩmi ũyũ tha nĩguo ahote gũkorwo akĩendi indo ciake nginya nja wa bũrũri, tondũ indo icio cikũingĩha mũno bũrũri ũyũ witũ rĩ, matingĩkĩhota othe kwenderia bũrũri ũyũ. No nginya amwe matware na nja. Na amwe nĩ arĩmi bado matarĩ marahota gũkorwo makĩhota na mwĩhotere mũnene. Kũguo rĩu matirĩ na mbeca icio cia kũruta magoti mau manene manene thirikari ĩrakorwo ĩgĩtia. Hau no harakorwo mũno hakĩhinyĩrĩria mũrĩmi ũyũ. Onokorwo no aragĩteithĩka na njĩra ĩrĩa ĩngĩ, tondũ endia kĩndũ kĩu, no agũkorwo agĩteithĩka gũkĩra angĩikarire na kĩo na kĩage mũgũri bũrũri-inĩ. Koguo nĩ arakorwo nake ena ũteithio harĩ kwendia indo nja wa bũrũri.

Wa mbere ũbatiĩ kwamba kũmenya mũgũnda wakwa wĩikaire atĩa. Nĩ mũikũrũku ĩĩ kana ũkoragwo ũkĩgiĩ? Okorwo nĩ mũikũrũku rĩ, ũbatiĩ gũkorwo ũkĩenja atĩa mĩkaro ĩno? Na ũbatiĩ gũkorwo ũgĩtũmĩra kĩ kwenja mĩkaro ĩno. Okorwo nĩ ũkĩgiĩ rĩ, ũbatiĩ nĩ kũigĩrĩra kĩ mwena nĩguo ona mbura ĩkiura rĩ, tĩri wakwa ndũgũkorwo ũgĩkuo nĩ tĩri. Ũbatiĩ gũkorwo ũkĩhũthĩra icembe, na karaini, na kamũtĩ ka raini karĩa okorwo wenja mũkaro ũmwe haha ũbatiĩ gũtigana na mũigana wa centimita cigana ona, na nĩguo ũkorwo ũkĩona mũgũnda waku wĩ mũthaka, na ningĩ ũkorwo warĩma rĩ, nĩ ũũringaringire, ndũnareka maburu mau manene makorwo magĩkorwo tĩri-inĩ, tondũ maburu mau manene matingĩkũhe raini njega mũno cia kwenja raini, cia kwenja mĩkaro ĩno, tondũ nĩwona maburu mau nĩ magũkorwo makĩhĩngĩca mũno mwenji ũyũ ũrakorwo akĩenja mĩkaro ĩno. Ningĩ o mwenji wa mĩkaro ĩno rĩ, nĩ arũmagĩrĩra maũndũ mamwe, ndabatiĩ rĩmwe. Okorwo mũgũnda nĩ mũikũrũku, ndabatiĩ atĩ gũkorwo atĩ akĩenja mĩkaro ĩikũrũkĩte abatiĩ kũmĩiga na mwena nĩguo, ona mbura yoka rĩ, mĩkaro ĩno ndĩgũkorwo ĩgĩkorwo gũkuo nĩ tĩri kana kana nĩ maĩ rĩrĩa mbura ĩĩ nene mũno.

Nĩ ndĩrona matunda ta marigũ, macungwa, matunda ma thabibũ, maya makoragwo magĩteithia mũndũ mũno. Rĩmwe rĩrĩa, angĩkorwo wĩ mũrwaru ndagĩtarĩ akwĩraga, rĩa matunda na hinya nĩguo mwĩrĩ waku ũkorwo na vitamini cia kũigana. Ningĩ no ndĩrakorwo ngĩona keki, keki mũno to njega mũno na mwĩrĩ nĩũndũ nĩikoragwo ina macukari maingĩ marĩa makoragwo magĩthũkia mũndũ mwĩrĩ. Ningĩ no ndĩrakorwo ngĩona manjuici marĩa makoragwo andũ aingĩ makĩenda kũrĩa, kũnyua rĩrĩa mũno kwĩna riũa nĩ mateithagigĩrĩria mũndũ mũno. Ningĩ o matunda maya nĩmakoragwo ma bainda mũno mũno mwĩrĩ-inĩ witũ na no makoragwo magĩteithĩrĩria mũndũ na njĩra nene.

Kũhanda mboco wĩkagwo mũno rĩrĩa gabura ke hakuhĩ kuura. Mũndũ abatiĩ gũkorwo wa mbere arĩmĩte mũgũnda wake, okorwo ũhandaga mboco na mĩkaro wambe ũkare mĩkaro. Mĩkaro ĩno ũkorwo ũgĩkĩra thumu gathumu kanini kahinyu wega biũ. Okorwo nĩ ta gathumu ka ngũkũ, kana ka mbũri, tondũ kau gakorawo kahinyu biũ. Ningĩ ũkorwo ũkĩgũra mbeũ yaku ĩrĩa ũrenda kũhanda mboco irĩa ũrenda gũkorwo ũkĩhanda. Wahanda ũguo arabu ningĩ wethe mũthenya wa kũhanda, no ũhande na banga, kana ũrekie mboco ũgĩthikaga mĩkaro-inĩ ĩyo. Kana either ũkorwo ũgĩka ũrĩa ũkĩhanda o ũguo ũrĩa ũkwenda kũringa na ũrĩa we ũhandaga mboco ciaku. Ciatuĩka cia kũruta mahũa, nĩ ibatiĩ gũkorwo itanaruta mahũa, nĩ nĩmĩre gũtigĩrĩra gũtirĩ ria rĩ hau rĩrahĩnga, rĩracindana na mboco ĩno kũrĩa irio kuuma tĩri-inĩ. Mboco ĩno nĩ ĩkoragwo ĩgĩkorwo ĩkiuma na njĩra nene mũno ĩgakorwo ĩgĩciara wega ĩgĩkũra tondũ nĩ yonete indo irĩa ĩkoragwo ĩgĩbatara nĩguo ĩkorwo ĩgĩkũra wega. Ningĩ no ĩkoragwo ĩkĩhota angĩkorwo nĩ ya kũraihũka mũno mũndũ nĩ ekĩragĩra mĩtĩ nĩguo ĩhote gũkorwo ĩkĩnyitĩrĩra nĩguo ĩhote gũkorwo ĩgĩciara.

Hihi kaĩ mũndũ atairaigua wega akĩ. Tondũ andũ amwe manyuaga ndawa na maĩ. Ningĩ maĩ nĩ mega thĩiniĩ wa mwĩrĩ. Ona ndagĩtarĩ augaga mũndũ ahote kunyua rita igĩrĩ cia maĩ o mũthenya, nĩguo mwĩrĩ wake ũkorwo ũrĩ ona hinya na ũkorwo mwega, ũtakũigua thĩna, ũtakũrwararwara. Maĩ nĩ makoragwo magĩteithia mũno mũno mwĩrĩ wa mũndũ, na nĩ ma bata mũno na o mũndũ wothe abatiĩ gũkorwo akĩnyua maĩ nĩguo akorwo akĩgĩa na mwĩrĩ mwega. Ningĩ o maĩ maya no makoragwo magĩteithia mũndũ rĩmwe rĩrĩa ũtaraigua wega. Ũngĩkorwo nĩ ũrarĩo rĩmwe nĩ kĩongo, ũnyue maĩ mahehu, rĩmwe kĩongo kĩu kĩngĩkorwo gĩtirĩ na ũũru no meciria manini, nĩ gĩkoragwo gĩkĩhorera nĩ ũndũ wa maĩ maya.

Ndirikanaga rĩmwe nyumĩte cukuru ndĩ mũhũtu mũno, gũtiarĩ kĩndũ kĩarĩ kĩruge, nĩ hĩndĩ mamu aigĩrĩire gĩthri nĩ hĩndĩ kĩahĩaga. Niĩ ngĩingĩra mũgũnda ngĩkorwo ngiuna mbembe, ngĩũka, ndoka nacio ngĩcicina, no rĩu thĩna ndĩahĩaga wega na ndathiĩ kũnyita ngahĩa nĩũndũ wa mũrukĩ wa gĩthere kĩrĩa kĩigũrũ. Ningĩ ngakorwo, ndahutia mwaki nĩndahĩaga mũno mũno nginya ngaigua ta itegũcina rĩngĩ. Ningĩ ĩgakorwo imwe nĩ iracura mũno, rĩu ona ndĩngĩrĩka nĩũrĩa ĩcurire tondũ rĩmwe ũracina ũkamba ũkauma nanja gwetha tũkũ twa kuongerera riko nĩguo mwaki ũkorwo ũkĩnyita nyita. Ningĩ okorwo mwaki nĩ waingĩha mũno, mbembe nĩ ĩcurire ũru nginya mũndũ rĩmwe ũgakora ona mbembe ĩrĩa ũkwendaga kũrĩa nĩyarema kũrĩa nĩ gũcura mũno na ndĩngĩkĩrĩka nĩ kũrũra.

Gwitũ mũno tũmĩtaga ngimbo. Mũndũ akoragwo wa mbere ũkamĩtua mũtĩ-inĩ. Wamĩtua mũtĩ-inĩ rĩ, kana okorwo no kũrogota warogota thĩ rĩ, ũkamba ũkona ũkorwo ĩna ngothi ĩyo ya ngirini ĩ, kana ngothi ĩyo ĩirĩte rĩ, okorwo nĩ gũkĩgũa ĩgũĩte rĩ, ũkamba ũkamĩruta. Wamĩruta rĩ, ũgetha ihiga, mahiga meerĩ mũno, kana ũgetha nyundo, ũkaigĩrĩra ngimbo ihiga-inĩ rĩmwe ũkaringa nĩ rĩu rĩngĩ. Ũgakorwo ũkĩmĩruta wamĩruta rĩ, yaringwo ĩ, nĩ yatũkaga. Yatũka ũkarutania, warutania ningĩ ũgakorwo okorwo ndĩrahota kuuma wega, okorwo ndĩrĩ okoro ndĩrĩ gatumbĩ, ũkamĩruta na kahiũ, kana gĩciko ũkamĩrĩa ũrutĩte kuuma hau ũguo. Ningĩ nĩ ĩkoragwo ĩĩ thaka mũno. No no ũmĩcine. Wamĩcina rĩ, ĩgakorwo rĩu waringa o rĩmwe rĩ ĩkauma, yothe ũkarĩa handũ wa gũtinda ũkĩruta na kahiũ rĩ, okorwo ti ndĩkoretwo yũmĩte rĩ no ũmĩcine.

Ĩĩ mũrĩmi no ahũthĩre indo ta mai ma kĩrĩa, mai ma ng'ombe, marĩa nĩ thumu, no ahũthĩre nginya mai ma mbũkũ kana hihi ahũthĩre bataritha ya maĩ ĩrĩa ĩtagwo boria handũ ha kũhũthĩra ĩno. Ningĩ no akorwo akĩhũthĩra mathugumo ma mbũkũ, tondũ mathugumo ma mbũkũ thikũ ici mena niutrieniti cia igũrũ mũno iria ina hinya gũkĩra ngina ciĩna hinya gũkĩra ngina bataraitha . Ningĩ mũrĩmi no akorwo akĩhũthĩra mahuti, mahuti marĩa onganirie akaiga gĩtina-inĩ kĩa, okorwo nĩ kĩrĩa arenda, okorwo nĩ kĩrĩa arenda, okorwo nĩ ta mbembe akaiga hau gĩtina-inĩ. Mahuti mau matwĩka magũtwĩkanga, nĩmakoragwo makĩruta thumu ũrĩa ũkoragwo ũgĩteithĩrĩria irio na njĩra nene mũno.

Wa mbere bengi ya Equity nĩĩkoragwo ĩkĩiga gĩthomo kĩnene kana ithomo cia kũruta andũ. Hihi nĩ atĩa ũbatiĩ kũhũthĩra mbeca ciaku? Nĩkĩĩ ũbatiĩ gukorwo ũkĩiga bengi? Nĩkĩĩ ũtabatiĩ gukorwo ũkĩiga bengi? Nĩĩkoragwo mũno ĩgĩthondeka ithomo imwe ta icio nĩguo kũonia andũ mawega hihi ma kũiga mbeca bengi, kana ndũbatiĩ kũiga mbeca bengi. Ningĩ nomakoragwo magĩthomothia arutwo na program imwe ciao iria ikoragwo igĩteithia nginya arutwo aya. Hihi mwana ũyũ nĩangĩragire mbeca cia gũthoma no Equity yoka yamũteithia, nake mũndũ ũyũ rĩ, athoma githĩ ndakahota kwĩgĩra mbeca ciake? Ningĩ oho nĩĩkoragwo ĩkĩhe andũ ngombo, mayuthi mũno nĩguo makorwo magĩteithia matige gũtinda magĩtegemea aciari ao, na makorwo magĩtwĩka a gwĩteithia o ene. Ningĩ nomakoragwo makĩrwo hihi rĩ, ndoya rũni rũrũ rĩ, nĩ atĩa ndingĩka na mbeca ici? Ningĩ nomakoragwo magĩkwĩra ndingĩkũhe ngombo ĩno ĩĩ, tondũ nĩ nene mũno na ndũngĩhota kũrĩha, no nĩũgũkorwo ũkĩheo ĩno ĩrĩa ĩngĩhota gũgũteithia weũ thaa ici tondũ ndũkĩrĩ ũreyaka wega no thutha wa kwĩyaka nĩũrĩheo ngombo nenanene.

Rĩrĩa ũtarĩ na mahuti ma kũigana-rĩ mũrĩmi no ahe okorwo nĩta ng'ombe, amĩhe irio ici na nĩgũkorwo mũno igĩgĩteithia tondũ rĩu angĩgĩkorwo gũtirĩ na mahuti-rĩ na ng'ombe ĩno ningĩ no ĩrabatara kũríĩ-ĩ na gũtirĩ na kĩndũ kĩngĩ no ĩrĩe irio ici. Ningĩ irio ici no igĩkoragwo igĩteithia na iriia, okorwo nĩta ng'ombe nĩĩhotaga gũkorwo ĩkĩruta iriia nĩũndũ wa irio ici tondũ nĩirĩ na nyamu, nĩikoragwo na icunjĩ cia nutirienti imwe iria itakoragwo kũu ria-inĩ. Ningĩ okorwo nĩta ngũkũ, ĩngĩrĩa irio ici nĩĩkoragwo ĩkĩrekia wega, ningĩ nĩĩkoragwo ĩkĩrekia o mũthenya o mũthenya, ti torĩa ũngĩmĩhee irio ici ingĩ ta mbembe kana irio iria itigarĩte ĩkorwo ĩkĩrekia uguo, nĩkoragwo ĩgĩteithĩka o nayo na njĩra nene mũno.

Thumu nĩ wabata mũno mũgũnda-inĩ wa mũrĩmi, nĩũtũmaga irio ihote kũgucia thumu ũcio, ciagucia thumu ũcio nĩ ihotaga gũkũra i nene, ikaneneha arabu ningĩ no ũkoragwo ũgĩteithia mũno kũrigĩrĩria maĩ kũra tondũ wekĩrwo tĩri igũrũ nĩũgũkorwo ũkĩgirĩrĩria maĩ kwambata na igũrũ gũkuo nĩ riũa. Ningĩ no ũkoragwo ũgĩteithia okorwo nĩta nyamũ imwe cikoragwo cia bata mũmera-inĩ igakorwo ikiuma kũu thumu-inĩ. Thumu ũcio nĩ ũkoragwo ũgĩteithia mĩmera ya mĩingĩ, no ũkoragwo ũkĩrehe ririr mũgũnda-inĩ waku, nĩ kwagĩra wagĩraga nĩ thumu.

Wa mbere mũndũ ũrĩa ũrenda gũtua kahũa, abatiĩ gũkorwo ena ndoo kana kĩndũ kĩrĩa arathiĩ gwĩkĩra mũgũnda-inĩ. Aingĩra mũgũnda, abatiĩ, okorwo nĩ kahũa kahandĩtwo na raini, ũkambĩrĩria kĩhũa kĩa mbere, ũgathiĩ ũkĩroraga kahũa karĩa gothe keru. Okorwo nĩ keru, ũgatua, okorwo nĩ komũ, no ũtigane nako ũgatua hĩndĩ ĩyo ĩngĩ no ndũbatiĩ gũtua kahũa kau gethĩ. Ũbatiĩ gũtua kahũa karĩa gothe keru ũgatigana na kau kangĩ. Nĩguo ona wathi gũthura ndũgũtinda ũkĩruta wĩra mũingĩ tondũ nĩ wona already nĩ ũthurĩire kahũa gaku mũgũnda-inĩ.

Haha nĩ thoko harĩa andũ mathiaga kũgũra indo cia kũrĩa. Aya nĩ atumia mabangĩte tũthoko twao, mũndũ endagĩria hihi wenda gĩtũngũrũ, nyanya, mũkondo, macungwa kuuma handũ haha. Okoro nĩ minji, okoro nĩ mananathi, mũndũ ũrĩa ũrenda kũgũra ndagũtinda agĩetha mũno, agũka o harĩa atumia mendagĩria indo ciao cia thoko mũndũ agakorwo akĩhota kũgũra. Ningĩ kũroneka nĩ gataũni-inĩ, na aya nao marĩte gathoko kao mũkĩra wa matuka nĩguo makorwo makĩona customer arĩa marakorwo makiuma nduka-inĩ moke mamagũrĩre indo irĩa itakoragwo mũno ikĩendio nduka-inĩ. Tondũ indo ta cia mĩgũnda mũno ciakoragwo ikĩendio tũthoko-inĩ nĩ atumia. Onokorwo rĩmwe nĩ gũgĩkoragwo na athuri marendia indo ici, no mũno mũno nĩ atumia, magacoka magakorwo makĩmũĩra okorwo nĩ ta minji, okorwo nĩ nyeni ũrenda gũkererwo nĩ ũgũkererwo. Na maũndũ makagĩra. Rĩu wagũra no gũthiĩ kũruga we ũgũthi kũruga.

ĩno nĩ ng'ombe ya iriia ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩrehwo kĩharo-inĩ, yohwo ĩrĩe kana akorwo mũndũ arenda kũmĩiga hau nĩguo amĩethere mũgũri. No ĩno ĩroneka nĩ ng'ombe ĩrĩa njega biũ biũ mũno ya iriia tondũ ngina mũkamo waguo wũikũrũkĩte ũroneka wĩna iriia. Nĩngĩ ĩroneka harĩa ĩikaraga nĩ ng'ombe theru mũno mũno. Ningĩ ndĩroneka tarĩ ng'ombe ĩhũtagia, ĩrĩaga rĩmwe mairio o ũguo, nĩ ng'ombe ĩbacĩrĩirwo na nĩ ng'ombe ĩreretwo wega mũno na nĩkĩo ĩroneka ta ĩrĩ na iriia rĩingĩ ngina nĩ ũtheru ũrĩa wĩnayo.

Rĩmwe cũcũ atũrugĩrĩte mĩanga, no ndatũĩrire atĩ mũndũ ndabatiĩ kũrĩa mĩri ĩyo ĩkoragwo thĩiniĩ wa mĩanga. Rĩu cucu athiĩte nĩ arakarire mũno gũkora tũrĩire mĩanga na tũtinaruta mĩrĩ, na mwana ũmwe witũ nĩ arĩraga mũno tondũ nda yake nĩ yaimbĩte mũno nĩ mĩanga ĩyo, nĩ mĩri ya mĩanga ĩyo tondũ ndĩkoragwo mĩega. No onokorwo no wĩtĩkio wao ndĩkoragwo mĩega nĩ ĩtũmaga mũndũ akorwo akĩmba nda mũno. Ningĩ, hau kuuma hau ngĩamba ngĩmena mĩanga, na cũcũ witũ agĩkorwo akĩmĩkũra mũgũnda ndamĩendaga nĩ ũndũ wa gĩconoko kĩu kĩa mũndũ aimbĩte nda nĩ kũrĩa mĩri. Ningĩ thutha wa gũikaikara kahinda keho, nĩ ndathire kũndũ andũ makaragia nginya mĩanga mĩthĩ. Nĩ ndatuĩkire wa kwenda mĩanga mũno mũno ,na rĩu ndĩmĩrĩaga mũno, nginya ndingĩmĩona nĩ ngũraga nĩ gũkora mĩanga thaa ici tondũ nĩ ĩrĩ cama na nĩ ĩkoragwo ĩgĩteithia mũndũ mwĩrĩ tondũ nĩ irio cia hinya mwĩrĩ, na nĩ irio cia ũndũire, na nĩ cia rũrĩrĩ rwitũ.

Ĩĩ nĩ harĩ bata mũnene wa gwĩka ũndũ ũyũ, tondũ nĩ ũkoragwo ũgĩteithĩrĩria mĩmera nĩguo ĩkorwo ĩkĩmera wega, ĩkorwo ĩkorwo na maciaro mega. Tondũ ũndũ ũyũ ũkoretwo ũgĩkwo rĩ, nĩ ũrakorwo ũgĩteithia mĩmera mũno tondũ thikũ ici mĩgũnda mĩingĩ nĩ yahĩnjire. Ti ũrĩa tene mĩgũnda yarĩ mĩnoru, tondũ andũ nĩ mamĩthũkirie nĩ nĩ gũita matawa marĩa mahũragwo. Handũ wa gũtũmĩra njĩra cia tene rĩ, okorwo nĩ ta gũtũmĩra mũhu kũhũrana na igunyũ rĩ, thikũ ici matũmagĩra ndawa, rĩu mĩgũnda nĩ yahĩnjire mũno. Rĩu nĩ ũrakora no nginya ũtũmĩre nyamũ ta ĩno bataraitha nĩguo irio ciaku ikorwo ĩkĩgĩa na cikorwo ikĩneneha mũno mĩgũnda-inĩ yaku.

Mbura ĩtwĩkĩte ya kura mũno, yaura maĩ makaga kũndũ gwa gũthi, kuoguo maĩ mau maura, hau tondũ mũgũnda nĩ mwaraganu maĩ macoka magakorwo matũrĩte njĩra o mũgũnda-inĩ waku nĩguo mahote gũikũrũka tondũ mũgũnda waku ũngĩkorwo nĩ mwaraganu-rĩ, nĩũĩ maĩ makiraga o hau handũ hamwe. Rĩu maĩ maya maroneka matũrĩte njĩra magakorwo makuĩte tĩri wothe ũrĩa mũnoru, kũoguo ona irio ici-rĩ, itingĩkorwo no igũkorwo igĩkuo nĩ maĩ, itingĩkorwo igĩkũra wega mũno tondũ ciakuo nĩ maĩ itingĩkĩgĩa maciaro mena kũrĩa marĩ tondũ maĩ maingĩ nĩgũthũkia mathũkagia irio no ti kwagĩria no rĩũra rĩingĩ-rĩ, no kũngĩkorwo na kabura kega-rĩ, nĩgakoragwo gagĩtũma irio cikũre wega na mũbango ũrĩa mwagĩrĩru.

Kwĩ mũthemba ũkoragwo ũgĩtwo Ngara mũno, kana Togeni. Mũno ikoragwo nĩ mbũri cia iria. Ningĩ no ikoragwo igĩciarana kahinda kanini mũno. Igakorwo igĩciara wega, okorwo ni mahatha, nĩ kĩ. Ningĩ no ĩkoragwo na baida mũno mwena wa iria tondũ nĩĩkoragwo ĩkĩruta iria rĩingĩ ũkĩringithania na mbũri ingĩ. Na nĩĩkoragwo ona nyama thaka ti ta mbũri ingĩ ikoragwo ciĩ na nyama nyũmũ mũno. Ici ikoragwo na nyama thaka mũno na ningĩ no ĩkoragwo ĩkĩrehe bainda mũno harĩ mũrĩmi tondũ ria, okorwo nĩ iria nĩ rĩingĩ. Okorwo nĩ thumu nĩ mũingĩ. Okorwo nĩ gũciara nĩ ĩraciara wega. Kogwo nĩ ĩkoragwo mũno ĩna baida harĩ mũrĩmi, kana harĩ o mũndũ kĩũmbe gũkĩra mbũri cia mĩthemba ĩngĩ. Cikoragwo ciigĩtwo rĩmwe nĩ Amathai tondũ icio wĩra wacio no ũtonga wao no itikĩrĩ na bainda mũnene tondũ itikĩrĩ na iria rĩ na kũrĩa rĩrĩ.

Rĩmwe ndĩ mũnini rĩ, nĩ ndaiguaga andũ aingĩ makiuga ũrĩa marenda gũthiĩ hakuhĩ na iria, nĩguo mone maĩ magĩthiĩ. Kũguo nĩ ngoragwo ona niĩ ngĩenda mũno mũno gũkorwo ngĩona ndĩ hakuhĩ na iria, ngona ũrĩa maĩ rĩmwe maroka, ona okorwo maĩ mau kwĩ ũndũ mangĩũka na hinya mũno, makuue andũ, kana makuue indo irĩa ciĩ hakuhĩ na iria rĩu, no nĩ ĩkoragwo ĩgĩkenia mũndũ mũno, tondũ wonaga maĩ magĩthiĩ ta makũmbĩ ũguo ũrĩa mathiaga. Ningĩ no hakoragwo he hathaka, nginya mũndũ nĩ akoragwo akĩhenda rĩmwe. No rĩu thĩna hokagĩra rĩrĩa maĩ me maingĩ, na nĩ marenda gũkuua okorwo nĩ ta mĩtĩ, makamunya mĩtĩ, na ũguo nĩ ũkoragwo wĩ ũũru mũno, tondũ nĩwona andũ aingĩ ona angĩkorwo wĩikarĩte hau ũtakũmenya na maĩ moka naihenya no ũkuuo nĩ maĩ no ũhote gũkorwo ũgĩte maica maku.

Ndacigũra kuuma thoko, kana kuuma kwĩ mwendia ũrĩa wendagia nyamũ ici, nyambaga gũcianĩka riũa-inĩ nĩguo gũtũma nĩ cioma okorwo itiuma nyũmũ. Ndacianĩka, ngahagĩra maĩ, maĩ mahiũha ngacikia kuo. Ndaikia maĩ-inĩ mahiũ, ngaruta irĩa ciothe irarera, na ngacagũra imwe. Tũrĩa okorwo nĩ ta tũmwe tũhana ta twĩ tũringe maitho-inĩ, ngatũruta, ngakorwo ngĩcieheria hau. Arabu nyingĩ ngakorwo ndaciĩkĩra maĩ-inĩ mau mahiũ ĩĩ, ngatinia gĩtũngũrũ gĩakwa, ngekĩra maguta, ngakaranga. Gĩatuĩka golden brown rĩ, ngakorwo ngĩciĩkĩra. Kana ngamba okorwo nĩ ngwĩkĩra nyanya rĩ, gĩtũngũrũ gĩakwa kĩahĩa ngekĩra nyanya, ngacoka ngekĩra okoro ndauma na indo ingĩ ngwĩkĩra, okoro nĩ ta biribiri, ngakorwo ngĩkĩra, okoro nĩ indo ingĩ ta royco kiubu ngakorwo ngĩkĩra. Ngacoka ngekĩra nyamũ ici ciakwa tũomena tũtũ twakwa, ngakorwo ngĩkĩra, ngakunĩkĩra. Okorwo nĩ ngwendaga gathubu, ngekĩra tũmaĩ o tũnini biũ, tũkahĩa. Ciahĩa ngaciruta ngekĩra thani-inĩ ngakĩrĩa nĩguo ngĩkorwo ngĩkĩrĩa.

Kũngĩkorwo na rugarĩ mũingĩ mũno na ndĩ nyũmba, nĩhingũraga mĩrango, ndirica, okorwo nĩ kĩ okorwo nĩ nguo ndauma na nditũ, ngarutaruta. Nyingĩ ngatigĩrĩra atĩrĩrĩ, okorwo hena maĩ mahehu ngamba nganyua, ngatigĩrĩra nginya okorwo nĩ rugarĩ ũrĩa wĩ thĩiniĩ wa mwĩrĩ wakwa nĩ wamba wathirathira, ngĩcoka kũruta ũrĩa wĩ nyũmba-inĩ. Ndatigĩrĩra ndirica ciothe nĩ ciahingũrwo, na mũrango nĩ mũhingũre, okorwo nĩ itambaya ciuma mĩrango-inĩ na ndirica-inĩ, ngakũnja rugarĩ ũcio wambe ũthirathire. Wathirathira ngagĩcoka ngagĩcokia. Nyingĩ angĩkorwo kwĩna bani ngahingũrĩra, nĩguo ĩtuĩke ya kũnyihanyiha rũgarĩ thĩiniĩ wa nyũmba-inĩ ĩyo.

Gũitĩrĩria mĩmera maĩ nĩ gwa bata mũno rũrĩrĩ-inĩ rwitũ. Tondũ rĩu okorwo nĩ ta ũyũ mũrĩmi nĩ ũrona nyeni gwake itiagaga. Na nyeni nĩ cia bata mũno thĩiniĩ wa mĩĩrĩ itũ, na nĩ itũmaga. O mũthenya mũndũ nĩ abatiĩ gũkorwo akĩrĩa tũnyeni, na nĩ tũkoragwo tũgĩteithia mũndũ mwĩrĩ-inĩ wake. Rĩu okorwo nĩ ta nyeni ta ici, mũrĩmi ũyũ no oe, enderie andũ kuuma mĩena na mĩena na nĩ egũkorwo akĩona mbeca. Okorwo nginya nĩ kĩndũ ta kĩ, onake no arĩe nyeni ici na irio ingĩ na nĩ igũkorwo ikĩmũteithia mwĩrĩ-inĩ wake.

Kũhanda indo nyĩngĩ mũgunda-inĩ waku nĩ gwa bainda mũno rũrĩrĩ-inĩ rwitũ mũno, nĩ gũkorwo atĩ, mũrĩmi enda okorwo nĩ arenda kũrĩa nyeni cĩrĩ mũgũnda, okorwo nĩ matunda, marĩ okuo mũgunda-inĩ ũcio. Nĩ ũrona o na mũrĩmi ũcio ndagũtinda agĩthiĩ nakũu nja atĩ nĩ arathiĩ kũgũra kĩndũ kĩrĩa gĩtarĩ mũgũnda-inĩ gwake, nĩkĩ? tondũ nĩ ahandĩte indo icio rĩ, rĩu nĩ ũrona agũkorwo o akĩruta indo icio o mũgũnda-inĩ gwake na nĩ gũgũkorwo gũkĩmũteithia, tondũ ndagũkorwo akĩhũthĩra mbeca nyingĩ kũgũra indo irĩa atarĩ, tondũ akĩrĩ o na cio kũu mũgũnda-inĩ.

Kũmateithĩria harĩa matarahota okorwo nĩ arenda gũthomerwo kĩndũ, ũkamũthomera. Okorwo nĩ ta kwandĩka arenda ũkamwandĩkĩra. Okorwo wamũkora akuuĩte mũrigo ũkamũteithia gũkua mũrigo ũcio akuuĩte. Okorwo ningĩ okorwo nĩ ta maaĩ atarĩ ũka make sure nĩwamũgĩrĩra maaĩ mau rũũĩ-inĩ. Okorwo nĩ ta irio ũgatigĩrĩra nĩwamũrugĩra. Na ũgatĩgĩrĩra nĩmwarĩa, kana nĩarĩa, okorwo hatikiuma na irio nyingĩ cia gũkĩrĩa ũgatigĩrĩra we nĩarĩa. Ũgatigĩrĩra nyũmba yake nĩ theru, okorwo nĩ nja yake nĩwamũhatĩra. Ningĩ okorwo nĩ ngũ atarĩ ũgatigĩrĩra nĩwamunĩra okorwo arugaga na riko rĩrĩkũ. Ũgatiga maũndũ make ni mega. Okorwo ni nguo nĩũramũhũrĩra, indo...

Wa mbere rĩera rĩrĩ kuo thaa ici nĩ rĩtũmĩte kũgĩe rĩmwe na ng'aragu. Ũgakora mũndũ irio irĩa ahandaga tene igakũra, thaa ici wahanda itirakũra na wega itirĩ na maciaro ta ma tene tondũ rĩera nĩ rĩagĩcenjirie. Okorwo ũkona rĩu thaa ici andũ mabatiĩ gũkorwo makĩhanda indo itarathiĩ mĩeri mĩingĩ ta ũrĩa ciathiaga tene. Ta ũrĩa thaa ici wahanda mbembe ũgamĩeterera mĩeri ta ĩtano, thaa ici mũndũ abatiĩ gũkorwo akĩhanda mbembe ta ya mĩeri ĩtatũ, kana ĩĩrĩ, nĩ ũndũ wa rĩera ũrĩa rĩrĩ. Okorwo nĩ mbura nĩ yanyihire, okorwo nĩ riũa nĩ rĩangihire. Ũgakora maũndũ maingĩ nĩ macenjirie mũno. Okoro nĩ mĩgũnda iitũ, nayo no yacenjirie, tondũ o ũrĩa rĩera rĩracenjia rĩ, rĩu maũndũ na mathaa make ma kũhanda kana hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ahandaga rĩu nĩ gwacenjirie no nginya ũthiĩ na mahinda marĩa marĩ kuo thaa ici.

Kũheana ng'ano nĩ ikoragwo igĩteithia mũno andũ aingĩ. Tondũ ũngĩkorwo wauma na mathĩna, waigua karũgano ka mũndũ ũrĩa ũngĩ, nĩ ũgũcenjia hihi mũikarĩre, kana mũtũrĩre waku. Tondũ nĩ ũkuona hihi ĩĩ to niĩ nyika tu ndĩrathĩnĩka tũrĩ aingĩ mũno tũrathĩnĩka. Tũbatiĩ gwĩka atĩa nĩguo tũkorwo tũtirathĩnĩka? Tũbatiĩ gũkorwo tũgĩka atĩa nĩguo tũkorwo tũgĩthi na mbere na maica maitũ. Kũheana kwa ng'ano nĩ kũrakorwo gũgĩteithia andũ aingĩ mũno. Arĩa nginya makuĩte ngoro ũgakora hihi nĩ ndĩrakuĩte ngoro, no ndaigua rũgano rwa mũndũ ũrĩa ũngĩ rĩ, nĩ ndatiga gũkua ngoro, na nĩ ndakorwo ngĩthiĩ na mbere na mũtũrĩre wakwa wega. Ningĩ no ndakorwo ngĩteithĩka. Okorwo nĩ ũndũ ndĩrendaga gwĩka rĩ, ndingĩhe mũndũ ũngĩ ũhora anjĩre ĩhĩ ndũgeke ũũ ĩka ũũ nĩ ũgũkorwo ũkĩgĩa baida nene. Ũcio ũndũ nĩ ũkoragwo ũgĩkorwo ũgĩteithia mũndũ weyaria, kana mwakorwo mũkĩaria na andũ. No wĩre mũndũ we ĩka ũũ ĩĩ ta geria gwĩka ũũ ĩĩ na nĩũgũteithĩka handũ. Handũ ha gũikara ũguo wĩikaraga, korwo ũgĩka kaũndũ kararehe baida mũtũrĩre-inĩ waku. Koguo nĩ ũkoragwo ũgĩteithĩka mũno mũno.

Andũ kwaga kũiguana, nĩ ndĩrenda gwĩka ũũ no ũngĩ arenda gwĩka ũũ, rĩu o mũndũ nĩarenda ũndũ ũrĩa auga wĩkwo. Angĩkorwo ndĩneka hihi ũrĩa ũngĩ e kwendaga-rĩ, nĩ wona tũtingĩkĩiguana, nĩ mbara twĩnayo. Ningĩ-rĩ, o mũndũ nĩarĩ maũndũ make ma mũtũrĩre, kwĩ mũndũ wendete gwĩka ũũ mũtũrĩre-inĩ, kwĩ mũndũ ũtendete. Ningĩ kwĩ mũndũ wendete kũrĩa gĩkĩ, ũngĩ ndendete. Kũu nĩkuo gũkoragwo gũkĩrehe gatagatĩ-inĩ ngucanio nene mũno. Ningĩ wakora o mũndũ nĩarĩ maũndũ make marĩa endete, nĩarĩ raha ciake iria endete na ũyũ ũngĩ ndarenda. Riu rĩmwe nĩkũrehaga mbara, ũgakora angĩ nĩ ũiru mũno waingĩhire thiĩniĩ wa andũ, ũgakora mũndũ, niĩ ndiguagĩra mũndũ ũrĩa ũ ngĩ wega rĩrĩa arathiĩ na mbere, rĩu ngakorwo, rĩu angĩkorwo nĩndĩramũiguĩra ũru githĩ nginya ndĩgũkĩraha rũmena, rũmena rũu gĩthĩ rũtigũcoka rũtuĩke ngucanio thĩiniĩ wa mĩtũrĩre-inĩ itũ. Rĩu nĩkĩo maũndũ magĩire magucanio mũno mũtũrĩre-inĩ ũyũ tũraikara guo mũthenya-inĩ wa ũmũthĩ.

Kĩhumo gĩakwa kĩnene mũno nĩ thimũ. Tondũ ndahingũrĩra thimũ, ndaingĩra nĩ ngoragwo ngĩona, nĩkĩ kĩrahanĩka ũmũthĩ? Nĩkĩ kĩhanĩkire? Na nĩ ngoragwo ngĩteithĩka mũno tondũ ndibataraga gũkorwo atĩ okorwo ona tũtirĩ na tibii to nginya atĩ nyone. Okorwo tũtirĩ okorwo tũtirĩ rĩ already nĩ ngũkorwo ngĩigua na thimũ maũndũ marĩa mothe makorirwo makĩhanĩka thĩiniĩ wa bũrũri witũ. Nĩ ngoragwo ngĩgunĩka tondũ ndigũtinda ngĩũria mũndũ ũrĩa ũngĩ, hihi nĩ atĩa gũthire? Aca, nĩniĩ nĩ ngwĩyonera na ndigũtinda ngĩrwo nĩ mũndũ, na nĩ ngũkorwo ngĩona, nĩkĩ ũyũ arekire kĩa kĩna bata gũkĩra ũrĩa ũngĩ nĩguo aratuĩka gũkorwo akĩhetũka? Nĩ ngoragwo o ngĩthoma maũndũ maingĩ mũno na thimũ. Na nĩkĩo thimũ nĩ njega mũtũrĩre-inĩ wa mũndũ thaa ici.

Mũno nyendete kũhũthĩra mbeca irĩa irĩ thimũ-inĩ. Tondũ ngũtũma mbeca o irĩa ndĩrenda gũtũma no ti irĩa itarenda. Rĩmwe nĩ ũkoraga, okorwo nĩ ta ngari ũrĩhe na mbeca nyingĩ irĩa cia moko wĩna cio, mũndũ ũcio no arege gũkũcokeria cĩnji yaku. No ũngĩtũmĩire thimũ rĩ, ũgũtũma mbeca o irĩa ũgũbatiĩ o gũtũma, ũtagũtũma mbeca ingĩ igũrũ na mbeca ciaku itigũkorwo ikĩhutio nĩ mũndũ ũngĩ. Ningĩ no wega, tondũ mbeca ũkuĩte no ciũre, no ingĩkorwo ii thimũ-inĩ, tiga thimũ yaku yũrire rĩ, mbeca icio itingĩũra. Na ningĩ no ũgũkorwo ũkĩhũthĩra mbeca icio wega. Tondũ wĩna cio njara ũthiaga ũkĩgũra o kĩndũ kĩrĩa wona. No ciĩ thimũ-inĩ rĩ, nĩ ũkũigua hinya wa rĩmwe wa gũtũma, na ũkahota gũkorwo ũkĩiga mbeca icio ciaku wega na mũtugo ũrĩa wagĩrĩire. Nyingĩ mũndũ ndangĩtinda akĩmenya wĩna mbeca nyingĩ ũtamuonetie. Ti ũrĩa ũngĩkorwo ũcigĩte handũ mũndũ wothe nĩ arona. Nĩ ũkoragwo ũkĩgitĩra nginya mbeca icio ciaku na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire.

ĩĩ rĩmwe mũndũ nĩ nĩ ngoragwo ngĩgunĩka naguo. Rĩrĩa rĩmwe okorwo nĩ ta M-pesa nĩ ĩraheana macokio. Okorwo nĩ watũmĩra, okorwo nĩ ũtũmĩrĩte mbeca mũno thimũ-inĩ, ũkaheo okoro nĩ ta kirĩndĩti, okorwo mũthenya ũcio ũkerwo ndũkũrĩhio, kĩ ona kĩ gũtũma mbeca. Okorwo nĩ ũratũma mbeca thĩ wa igana, ndũkũhũthĩra ndũgũkorwo ũkĩrĩhio kĩndũ. Nĩ ngoragwo ngĩgunĩka rĩmwe na tũmaũndũ ta tũu, na nĩ twa baida mũno. Okorwo mona mũndũ nĩ ekaga ũrĩa mbeca na nĩ ũrenda karũni, ka nĩ ũrenda ngomba ya naihenya, nĩ ũkoragwo ũkĩheo nĩ thimũ. Kũguo no ĩkoragwo ĩgĩteithia mũndũ tondũ nĩ ĩrona, ũyũ rĩ, nĩ ahotaga kũrutaruta mbeca nĩ ahotaga gũtũma mbeca. Kũguo ona tũngĩmũhe ngombo rĩ, nĩ egũkorwo agĩtũcokeria.

Maugire rĩera rĩgũkorwo rĩ rĩkiru. Gũtigũkorwo na riũa rĩnene mũno, na gũtigũkorwo gũkiura, no nĩ gũgũkorwo na kaheho ihinda rĩa hwainĩ. Ningĩ no gũgũkorwo na maũndũ matiganĩte, no kũgĩe hihi karũhuho ka ka mathaa manini no gũkorwo gũkĩgĩa.

Gũtũmĩra ciĩ thimũ-inĩ, kana gũtũmĩra ciĩ, ndĩnacio njara, no mũno nyendete gũcitũmĩra ciĩ thimũ-inĩ, tondũ nĩ hotaga gwĩkĩra ithabu, nyingĩ no hotaga gũkorwo ngĩcĩgitĩra na njĩra nene, ti torĩa ndĩnacio ũrĩa ingĩgwa na kũu ciũre, no cithimũinĩ rĩ, ndĩnacio nĩ ndĩraciona, nĩ ndĩramenya ũrĩa ndĩrahũthĩra, nĩ atĩa ndĩrenda, nĩkĩ itarenda, ũguo, nĩ ngoragwo ngĩtwĩka wa gũcihũthĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩte, na no na nĩkĩo nĩ nyendete mũno kũhũthĩra njĩra ya thimũ, tondũ ngũtũma o mbeca iria ndĩrenda no tiria itarenda, nyingĩ ndĩgũkorwo atĩ ngĩhũthĩra makĩria ya ũrĩa ngwendaga ngũhũthĩra oũrĩa ngwendaga.

Niĩ ndiendete kũnina ngucanio na mbaara, kana kũnegenania, aca. Niĩ nyendaga kaba ngirĩre mũnd ũcio warehe ngucanio ĩyo, ndĩmũĩre atĩrĩrĩ, reke tũtigane na ũhoro ũcio ĩĩ, reke ũthire na ngũkirĩre. Na okorwo nĩ ũguo rĩ, handũ wa kũrehe mbaara ĩĩ reke tũkiranĩre. Na ningĩ nĩ tũreheanaga gĩtĩo tuonana. Nĩ tũrĩgeithanagia wenda, no ũngĩkorwo ndũgũkĩenda rĩ, nĩ tũgĩtigane ũguo ũrenda rĩ, reke tũikaranagie ũguo ũrenda, no tũtikarehe mbaara. Ndikwenda tũrũe ona hanini. Mbaara ti njega tondũ mbaara nĩ ĩrĩ ũũru mũingĩ, na nĩ ĩrehaga rĩmwe mathĩna mamwe ma mwĩrĩ, na no ũhũre mũndũ akorwo ena thĩna ũngĩ wa mwĩrĩ ũmũrehere thĩna ũtarathira. Na ũcio thĩna ũngĩmũrehra rĩ, nĩ ũgũkorwo ũkĩrehe thĩna nginya thĩiniĩ waku.

Arĩmi a bũrũri wakwa rĩmwe nĩ magĩaga thĩna, hihi magũra indo na njĩra ya magoti me maingĩ mũno, ũkagũra kĩndũ kĩu goro, ũngĩkĩrehe gũkũ mũgũnda-inĩ waku gĩtireka wega ũrĩa ũrĩa kĩronanagio ũrĩa gĩkaga wega. Mũrĩmi ũyũ nĩ akoragwo akĩhinyĩrĩrĩka mũno, tondũ nĩwona igoti rĩake riuma inene, agũrire kĩndũ kĩu na goro oka gũkũ ũrĩa nake ũrenda kũmũgũrĩra arenda kũmũgũrĩra na raithi. Na kũrĩa agũrire na na goro nĩ ũndũ wa magoti kũingĩha. Hihi mũrĩmi ũyũ rĩ no akorwo agĩteithĩka na njĩra ya kũrehagĩrwo indo icio na mbei ya thĩ. Nĩguo atige gũtinda akĩruta mbeca nyingĩ akĩgũra indo ici. Ningĩ no akorwo ona o magethondekera indo ciao irĩa irĩa ciri njega to nginya makorwo makĩruta na kũo bũrũri wa nja. Bũrũri ũkĩrĩ na hinya wa gũthondeka indo ici, na gũciagĩria gũkĩra ũrĩa ciagĩrĩtwo mabũrũri mau mangĩ.

Gũtigĩrĩra o korwo nĩ indo nĩndaciga handũ amwe okorwo ndigũcithambia, na okorwo nĩngũcithambia nĩndacithambia na nĩndatiga ndacibanga wega. Okorwo nĩ nyũmba nĩndatiga ndamĩhata okorwo ti ya gũthambio, okorwo nĩ ya gũthambio nĩ ndĩratigĩrĩra atĩ nyũmba ĩno nĩthambie hakuhĩ o mũthenya. Ningĩ mũndũ ndaraingĩria gĩko nyũmba-inĩ, okorwo nĩ nakũu kũhura metha nĩ ndĩrahura metha, ti atĩ ndaigĩrĩra mairio o ũrĩa ndaigĩrĩire mairio noguo atĩ ngakora rũciũ kuhana. Nĩndĩratigĩrĩra ũmũthĩ nĩndaigĩrĩra irio metha-inĩ, ngũtigĩrĩra nĩndahura okorwo nĩ mairio mathũku ndiramaiga nyũmba mũno, tondũ nĩmagũkĩrehe nginya mambuu nyũmba. Batiĩ kũmekĩra handũ, ngamakunĩkĩra ngamaiga handũ okorwo nĩ ta hau mũrango-inĩ nja nĩguo okorwo nĩ mũthenya wa gũtwara takataka rĩ, ngakorwo atĩ takataka ciothe cia nyũmba nĩndaciruta nĩndaciĩkĩra haũ mborera na ndathiĩ gũcite nakũu ibatiĩ gũikio mborera-inĩ wega na gũtirĩ atĩ ngũithanĩtie mahuti nyũmba. Okorwo nĩ takataka cihũire nyũmba, aca, nĩngũtigĩrĩra atĩ nyũmba yakwa rĩ indo ciothe cia gĩko nĩndacitwara nakũu kũrĩa ibatiĩ okorwo nĩ mborera no ti nyũmba yakwa.

Gũkorwo atĩ cukuru nyingĩ, okorwo nĩ ta ibuku rĩrĩa rĩratũmĩrwo cukuru ĩno, no rĩo rĩratũmĩrwo cukuru ĩrĩa ĩngĩ. Ningĩ ũgakora okorwo nĩ ta mathabu marĩa marekwo cukuru ĩno, nomo. Okorwo nĩ ta kĩgernio kĩrĩa kĩrekwo gĩa bũrũri rĩ, no kĩo gĩgekwo nĩ cukuru ciothe. Ti atĩ aya magwĩka gĩkĩ aya angĩ magwĩka gĩkĩ, aca. Kĩgeranio gĩgekwo kĩmwe bũrũri-inĩ, na no na no kĩo gĩkarorwo, na no kĩo gĩgatũmĩrwo gũtwara ciana okorwo nĩ nahau mbere. Okorwo nĩ ta cukuru ĩyo ĩngĩ, mwana agathiĩ na na maumĩrĩra marĩa agĩire kũrĩ kĩgeranio kĩrĩa gĩekirwo nĩ mwana wothe bũrũri-inĩ. Nyingĩ ũkoraraga, okorwo nĩ aarimũ, aarimũ arĩa marathomithia gũkũ, no no mathomithie kũrĩa kũngĩ. Kũguo nĩ gũkoragwo gũgĩteithĩrĩria mũno.